Jogi nie puodho gisuso oduma ka gitiyo kod mashin. Aneno ka ng'ato choko, tuomo oduma kae, ng'ato to olo oduma e mashin to osogro be ma ose sus aneno ka opukre e bath mashin kanyo

Asewinjo ni kich en pith manikod pesa ahinya nikech mor kich ka iuso tokelo pesa mangeny tokendo mor kich en moo mamit ahinya minyalo chamo godo chiemo mopogore opogore kamotingo mikati kata gigo moted kod ngano

Ahero Uber nikech ng'enyne giyudore e wang' saa. Samoro amora ma ileo kamoro ka iluongo Uber to obiro piyo kendo oteri kuma idwani idhiye e wang' saa. Odhi, en gari maber ahinya matingi kendo oteri, koseteri ma ichopo kuma ne idhiye koreka ichule. Manyisoni en gari maber kendo matero ngato, matimo ne ng'ato gima ng'ato chunye dwaro. Ka iwachone ni idwaro mondo okowi kamoro to okowi nyaka kuro kendo orito kodi saa manyaka ichop e wang' saa

Jogi nie ng'anyo to mae, ng'anyo ni ober nikech seche moko ochuno sirkal mondo sirkal otim gima sirkal ok dwa timo ahinya karka aneno ka Gusii mental health awareness campaign. Giwuotho ka gi kampen ewi, ewi tuo mar lak

En kod nengo nikech gigo ma daktari ni tiyo go gin gik monyiew. Gloves aneno ka orwako, gloves ma blue, gin gloves monyiew, yath mochuoyo go guogni en yath ma onyiew. To guogni kosechuo yadhni to odhi gengo hinyruok mangeny makata ka okayo ng'ato to onge haja mar tere e osiptal nikech osethiedhe kendo ok onyal affect ng'ano e yoo moro amora. Aneno ka jogi be orwako lewni to lewni ma girwako go gin lewni mane onyiew manyiso ni en kod nengo

Mae en lain mar sim ma ng'eny ne ema itiyo godo e gocho. Ka ionge gi lain mar simni to ok inyal goyo sim. To maneno kar kaeni en mara Safaricom nikech omanjan. Mar jo Safaricom en omajan ga, en gima ber ahinya ka in godo e sim nikech en ema inyalo nyiewo kode bundle to idonjo kode e internet, in ema ka ikete credit to inyalo gocho ne go ng'ato to unyalo winjore kode. En gima ber ahinya e sim.

Tijni nikod nengo e aluora nikech jogi obet e kombe to kombe ma jogi obetie go gin kombe ma onyiew. To kar kae nyaka bedni idwa puonj jogi ,tng'atma puonjo jogi en jalony ma nene osomo kendo en kod lony e weche modwa wacho kae. Jogi orwako lewni mabeyo beyo manyiso ni lewni go nonyiew manyiso nikar kae, mano nikod nengo. Ot magibetie ni ,ot, en ot mane oger, tone oger kod yien kod mabade, mago gik mane onyiew duto nyaka musmwal be nonyiew manyiso ni en kod nengo e aluora

Uso mag mwandu kaka lewni, kod chiemo. Mae timore nikech anyuola anyuolni osebedo mang'eny ahinya, jii osenyuol mang'eny, kendo jii mang'eny ma onyuol go, gidwaro chiemo to gidwaro mondo girwakre. Mae emomiyo, uso mar lewni kod uso mar chiemo, osekaw ong'ala manyime, nikech gin gik madwarore ahinya e seche ma kinde mapilepile

Aneno ndege. Ndege ni obuk kod rangi maber ahinya makelo mor. Kaka ochung' ewi pii, bende kelo mor ahinya ne oganda. Aneno pii bende kar kae. Pigni bende aneno kaka ndege fwadhe kendo oneno maber ma okelo mor

Oluok lwete momler, kendo ong'i kaka otiyo kod gige stima kaka mashind liedo ni. En mashin ma ka imako marach, kendo ka en kod ng'ikruok matin, to onyalo miyo stima nyalo chwadi, ba miyi hinyruok. Machielo, orwakre maler manyalo moro customer kendo owuo maber gi customer, ka ong'ise kaka ka otang'one kaka otiyo maber

Puonjo nyithindo somo. Anenoka nyathi matin ni ipuonje somo kendo inyise gigo maricho maok onego osud butgi. Nyathini aneno ka osiem ne kanyo mach, kuthe, wembe, sindan, kanyakla kod gik mamoko maricho manyalo miye hinyruok. To en nyathi matin ma onego ber, maber ka ipuonje gigo mar mondo ongegi kapod otin

Ee an kod lony matin mar chiwo kony mokwongo. Mae nayudo en rieko manayudo ndalo mane an e scouting kendo nene gipuonjowa kaka inyalo timo kony mokwongo. To en gimaber nikech okonyo, mondo kik ng'ato chwer remo mang'eny ka ma nende osechwero, mokalo kod ma nende osechwero. Kata mondo kik ng'ato med yudo hinyruok ewi hinyruok ma nende oseyudo. En gimaber ahinya ka jimang'eny ong'eyo nikech onyalo konyo oganda e seche mopogore opogore

Nikech wilbaro en gima ber ahinya ka ng'ato nigo e dala. En gima oting'o gik mang'eny, to en gima yot riembo. Ok en gima pek ruok, to en gima inyalo ting'o godo gik mapek ahinya. En gima tije yot kendo en gima ber ka ng'ato nigodo e dala. Inyalo sombo kode oduma ka jii ritho, inyalo sombo kode kuoyo seche ma jii gedo, inyalo ting'o kode gik mang'eny nyaka makaa seche ma iyarupo

Nikech jogo matiyo tijni, ochulgi. Gari ma aneno ka ni, en gari matiyo kod fuel mar petrol, to fuel mar petrolno inyiew. Tinga bende matiyo kacha machodho gigi maoolo kar kae ni, maolo e lorini, en tinga matiyo kod fuel, to fuel no onyiew. Ng'at mariembo gigi bende ochul. Gi manyiso tijni ni kod nego e aluora.

Achoko ingredients duto ma owinjore olos godo chiemo ni, kendo ariwo gi kanyakla, aeto abago gi maber e gima ler ma ok nyal chido chuny ng'at madwa chamo chiemo ni. Bang' mae kasetimo, to apogo gi e pieces matindotindo marom kod magi kendo aketo gi e oven totwoyo gi. oven kosetwoyo gi, to akaw gi to aketo gi e packets mowinjore, to adhi auso gi

Jopuonj gin joma beyo ahinya, kendo seche ma ipuonjo to iyudo pesa, mano en ber mokwongo. Seche ma ipuonjo bende, nyithindo ng'iyi kaka ng'atno maber, kendo ibedo ng'atno ma ong'ere kaka ng'at ma ber ei alwora. Mano bende en ber machielo. Seche ma ipuonjo bende, ibedo ng'at maber kendo nyithindo neni kaka role model. Ma mano bende en ber kuom joma jopuonj.

Ahero laptop mar hp kata mar lenovo. Gin laptops mabeyo ma teko gi ng'eny ahinya, kendo gin kod storage mabeyobeyo. storage madongo ahinya, manyalo ting'onwa gik mang'eny kumoting'o games mang'eny, oting'ona wende, oting'o na movies ma bende ahero. Laptop mar lenovo kata mar hp, speed mare mar donjo e internet nimalo, kendo en gimaber ahinya seche ma atiyo go

Nikech sim nikod tije mang'eny ahinya. Sim inyalo gocho go ne ng'ato, sim inyalo oro nego ng'ato ote machuok, to simo ng'ato nyalo gocho nigo kata in, sim ng'ato nyalo oro nigo ote machuok. Sim inyalo donjo go e internet ba kendo ine gigo manitiere e internet kanyo. Sim bende inyalo winjo go mamor ka iketo thum, ka iwinjo, ka ineno movie, kendo ka itimo gigo mopogore opogore gi sim. Sim en giminyalo loso go nyaka pesa, sim nikod gigo mang'eny ahinya manya inyalo pime nyaka koda laptop